Boishet nebo kobotishet en emet nebo Kenya kone kikoyai biik chechang mising en emoni amun yoton olenyorunen biik amitwokikwak chebo kila betut ak kikotoret kora biik eleo kosir boishonik mising en biik chemotindo boishonik choton chebo serikali, boishet nebo kobotishet komiten tukuk che mokyinge kobotindet asikosuldaen boishenyin nebo kobotishet che akenge en choton konyolu kotindo imbaret noton neminchin minutikyik ak konyolu komiten tukuk cheboishen choton o keswek ak katoldoleiwek asikobit koyai komnye rurutik konyolu konde katoldoleiwek cheyome koyochi semberet nekararan ak koteshi kiit aketukul nemokyinge minutik asikoker kolee kobwa komie, ak ngalek chebo bitet konyolu kebit kora sikobit kotoret koonda mionwokik ak olon mii kotoldoleiwek cheketeshin koyomeke.

Olon isuldoen kobotik eleo en emetab Kenya boishenywan nebo kobotishet komiten moshinishek cheboishen icheket tii en kobotishenywan Che alak ko chekiboten imbaret miten chekeboishen kekesishen en imbarenik ak alak chetoreti kosuldae boishonoton bo kobotishet olon kakemin minutik en imbarenik konyolu koker kobotik kole koigichi ripset nekararan asikopit komakingem rur minutik en imbar miten moshinishek chetirirendos chekeboishen korip imbar, moshinishek chuu sikenyor kenyorunen moshinishek chemii barak noton ko koimutyet neo nekikoik temik oleo amun miten barak olieywan neo moshinishek chuton ak en saishek alak Koraa komoche ripet neo kot missing amun alak en choto koboishen muanik chemiten barak olieywan missing.

En kipsomaninik en sukul en sobenywan nebo kila betut en sukul komiten koimutik chebune icheket en sukul en somanenywan, alak kobune koimutik choton chebo rabisshek chebo sukul alak ko miten cheime kora ngalekab somanet anan kokuyet nebo tukuk chesomoni ak ko alak en icheket kora kobune koimutik alak cheu chebo koimeke ak konetikwak anan mwalimuekwak, ko okondointet nebo kipsomaninik ko ongen koimutik chebune kipsomaninik andanyone kipsomanian ak konyon konyorwon ko akondointet konyo komwowon kole kakiiwet komiten oret notounen nebo ngalalet, otebsen olenji nee nekayai inendet keiwet ak ko ngo nekayai kou noton ak kityo olenji kokurwon inendet ne mwoee kolelen kakaal inendet, en yoton koimuch keyai anan kisuldaen ak lokok choton twan ak keityine kiit nekokosirchin icheket.

Kobotik ele en emet nebo kenya kosuldoen icheget boishenywan nebo kobotishet komo tindo icheget ii tuguk che toreti kosuldaen boishenywan nebo kobotishet. Ole oo en ichek komokyin gee konai kolee nyone ouu ropta anan kosorwek achon chebo minset ak kosorwek achon koraa chebo kesisyet, anto kitoreti kobotichu ak tuguk che imuch kokwenyen mbarenikwak ana kolilen asi konai kole unee ko i imuch kotoret Choton kosuldaen boishenywan komie. Asikopit kolil temik mbarenkwak en bolik ko sikochokyi kakwenyet ko miten Moshinishek chebo kasari che keboishen chebo temishet ak kole imuch konyorundo konyoluu koyomogee kobotik ii chemengech akopit koal karik choton che kikwenyen imbarenikwak sikopit kochokyi kakwenyet en mbarenkwak

Sipitalishek ole oo en emet nebo kenya ak koraa komoswek che terter chebo emotinwek alak komiten ororutik Che kigochin kipoitinik chr yoe boishet en korik che kigonoren musweek en tuguk che kimoche kotindo chito me yoe kazit en kot ne kigonoren musweek alak en yoton ko ngoroik choton che kiloche olon kiyoe boishet agetugul en kooton nyoluu kotindo inendet ngoriet nelel ne goi ak koraa komiten che kilokyin ketuchen serut asikopit komochut biik aruput nemiten en korik choton. Miten koraa kwoshek chebo kooton che kiloche ak miten koraa tuguk che kilokyin eunek che toreti konamen icheget musweek anan ii olon kimwete . Nyoluu koraa en bichuton Koger kolee korib ichek kolokutikwak asikopit kosuldaen boishenywan

Sukulit nekineten kei keket karishek ko agenge en sukulishek chebo muswang'natetab nebo kasari en yoton ko nyoru ng'omnotet kipsomaninik akobo ole kiketitoi karishek kinete kipsomaninik chebo koket karishek en yoton akobo ole nyolu anan arorutik chekisubi olon miten oret icheget kokete karishek miten kabiloshek somoku chebo tiemutik chekeyoi eng' sukulit nebo Spurs nekineten gei kekete karit agenge en tiemutichoton ko chekiyoe en kilas komamiten kiit nekiseren kinete biik kityo korok kenai akobo arorutik chekisubi olon miten en oret ak choranutik chon nyolu kesup en biik tukuk anan ketik chebo karishek komiten arorutik chenyolu kosup icheget en oret ak tiemutik alak ko kimuti icheget anyun koba oret ko kakikochin karit akearorchi ole kiketitoi

en koriik choton che kioldoen maiyeek, koiten kiboitinik che toretishe en yoton anan chegigisir asigibiit kotoret chito ne oldoo maiyweek, bichuton koyoe boishonik cheterter en koriik chekioldoen maiyeek eleoo en icheget iih ko cheigochin kastomaek tuguk chemokyingee anan maiyweek che kateeb, elenyolu kotebto chito netoreti biik cheolisye en koriik chuton konyolu kochito nebo otebeet negararan anan negiyoni ne angoteeb kastomayaat tuguk chegateeb konyolu koibchi inendet anan koek chito negoseit ago neyoe boisheet negararan, nyolu koraa kogeer kole koek chito netegisi biik tugul ak kogose kiit nemoche icheget, olon komii toretet nemokyingee chito ko bo komonut en chichiton kogerr kole kayaai kouu olegogimwochindo, nyolu kora kobiik che ribe tililindo icheget en kotugul.

En kampunishek choton che boishe koker kole kachopchi biik betirishek ko miten kampunishek cheterter che isuldoen boishonito miten betirishek konyil chechang' miten betirishek chekiboishen en kekosen radio ak komiten chekiboishen kindoi tukuk cheking'ololen ak chon kiboishen en tukuk cheu chebo televishonishek en kaa ak kora betirishek alak keboishen en tochishek ikwenyishen mitein anyun kampunishek chechobe betirishechuto miten betirit netindoi alametab dhahabu miten nekekuren everready ak komiten alak kora chekekuren golden lion ak en kampunishe chuton bo betirit anan kampunit nechobe betiritab everready ko chekororon mising' kosir kampunit non tindoi alamet nebo dhahabu kararan chebo ever ready

Biik che terter en emet nebo kenya ko tindoi icheget ii ole sobtoi en sobenywan nebo kila betut ak ole ripto gee icheget ak korib tugukwak che uu minutik ii ak kiagik che kiboe icheget ii en korikwak asi kosuldaen boisioniton bichu konyoluu koger kole kotekyi icheget kiagik anan kotech ngotonok che ribe tugukwak. Miten kabiloshek ii che terter chebo ngotonok che keboishen missing kengoten mbarenik alak ko chebo singengeishek ak chekindo tropainik ko noton ko netai miten alak che kemine minutik che terter che tindoi katok choton ko che uu chepkomon. Miten biik chemine chepkomonishek en tabandab mbarenikwak ak alak ii komine sigowonik koraa che tindo katok asikopit ko en mbarenikwak asikoswach koraa

en emet nebo Kenya, kotindoo serkalishek choton cheterter, kii boisheet nebo serkaiit ab municipality kogiboishe mising kiin kotoom koiit serkalishek chebo county, kii serkaliit nebo municipality konegindochi mising komosweek chebo taonishek cheechen en kenya, serkaliit nebo municipality kotindoo anan indochin kondoindet negegureen mea, ak kotindo koraa mea rubeiywoot ndenchiin iih neisuldoen twaan boishonik, alaak en boisnik cheyoe serkaliit nebo municipality, ko kogeer kole koriib oleboishoitoo biik en taonishek noton koriib tuguuk cheuu olegiloktoitoi seratiik en taonishek iiih ak ole nyolu keribto taonit asigotililit, ak tuguuk alak cheuu chebo lataet ab beek, ak boishonik chechang iih choon mokyingee biik chemengisye en taonishek choton ko boishonik chebo serkaliit ab municipality.

sigiik oleoo en emet nebo kenya, kotindoo mageet noton iih negararan komokyiin lagook kwaak konyoor somanet negararan asigobiit koek lagook chegimondoo gee en betushek chebwone, anan asigobiit koraa kotononchigee icheget iih en betushek chemiten tai. En sigiik oleeoo kogigomuut lagook kwaak iih koba sugulit nebo baraak chebo somanoshek, sugulishek chuton bo baraak chebo somanoshek kotelelchingee icheget lagook komoribseet nebo sigiik ak noton negigoibchi lagook olee kochutyi ngaleek choton iih chemogororon amuun momiten en ribeet nebo sigindet, nyolu anyuun en sigindet agetul kogeer kole kaineet lagook kwaak en oreet negararan anan nenyolu ak kolenchi ichek koyaai boishonik kogilchigee chebo taraasook anan chebo somaneet, asigobiit iih kowalaak sobeet en betushek chebwone.

Serkalisiek chebo kaunti kosuldaen boisionik Che terter komoswek alak tugul Che tindoi en komoswek Che tindoi kaunti ko alak ko cheu chebo somanet miten chebo kanyaiset miten kora chebo rutoinotet ak chebo kabatisiet agenge kora ko nebo ureriosiek en komosta nebo netononji ureriosiek en serkalit ab kaunti komiten boisionik Che isuldoen ak kotindoi kamanutikyik ko agenge en komoswek Che yoe boisiet nebo kaunti agenge en choton ko koker kole kaigochi lagok ab sugulisiek tuguk Che mokyingei icheget cheu chebo muchesosiek kou mpirok ak ngoroik Che kiurerenen ak kogoito kora ngomnatet anan tuguk Che kimakyinge kou konetisiet nebo Ole kiurerenendo ak kochopchi kiwanjosiek bik Che urereni pangoni kora serkalini urereyosiek anan sindanet ab ge en kwenut ab bik Che terter en kaunti

En biik Choton chekibo tai anan ii betusiek che kikobata chekibo bomorishekyok ii ak batiemishekyok ko kimiten biik che kimegyindos en kosorwek choton ak kimiten omitwokik che kitam koome icheget che ter chu kigoit en betushechu. En betusiek chu kibo tai ko kimiten omitwokik che kiboo keny missing che kiboishen bichoton, alak en omitwokik choton ii missing ko cheuu ngwek ii komiten ngwek chebo kipkaa che kiboishen biik che choton ko kimiten sagek ii kimiten isoik ak koraa kimiten kelichek ak ngwek alak che uu mborochik ko angebaa minutik ko kimiten minutik che kikimine sigenyorunen omitwokik choton ko che uu beek ak mosongik. Kimine biik beek ak mosongik asikopit ii kemgaa kopit bushek che kekwonyen kimyet ak kimine koraa biik minutik alak che uu robwonik

En korotinwek che yomnyotin anan chemonyoru robta mising komoswechu komiten en komoswek chemiten komosto nebo emet nebo Kenya che choton komonyoru robta, bichu kotindoi tiongik chetoreti icheket kosuldaen boishonikwak chebo betut cheterter che choton ko imuch komuten ingamiok kiprutoinik anan koboishen kora ingamiok koben icheket mosikoshek chechwaket, miten ingamiok cheterter, miten chetindo ukta ak komiten chemotindo, ngamiet ko kararan en komoswechu amun motindoi anan moibe icheket anan moee beek chechang kot mising ak ko ngoyee koboishen bechoton en kasarta nekoi, miten alamok chekindoi ngamiok en batenywan, choton keboishen kenai kelee ngamiani ko ainon ak ko yoe boishet ainon ann bo ngo kotoreti simakichor.

En komoswek chebo emetab kenya che terter ko miten taishek che kindo en ortinwek missing ko en tounishek che echen anan ko chemengech che tesetai biik boisionikwak che terter che uu mungaroshek. Miten komonutiet nebo kinde taishek oret ako serkalit nebo kounti ne isuldoen koger kole kailal icheget taishek ii en ortinwek noton ii kotoreti kekirinda ngalek choton chebo chelesosnotet en tounishek anginam taishek ko mogonye chorik kobwaa oret asi kochoren biik tugukwak. Kararan koraa taishek amun boishen biik ii en kosuldaen boisionikwak che terter che uu mungaret ako koraa nginam taishek en ortinwek kobendote biik ngo yoe boisionikwak amo koiyweishet em kasar agetugul kararan

Emetab Kenya kotindoi komoswek cheterter chekororon che imutu biik anan kiprutoinik cheng'eten komoswek cheterter miten kiprutoinik cheng'eten emotinwek chebo sang' kobwonei emoniton bo Kenya ako miten kora kiprutoinik cheng'eten emet nebo Kenya kobendi kokeren komoswek cheterter chebo emet alak en komoswechoton cheimutu biik en kenya ko cheu mbukoshek che kiriben tyong'ik eng' emet nebo Kenya alak en mbukoshek choton cheimutu biik ko cheu chebo tsavo miten nebo masaai mara ak mbukoshek alak chemiten en komoswek cheterter chebo emoni bwonei kora biik alak kobendi taonishek cheu Nairobi ole yoton ko imuch kokwrjingei tukuk chechang' cheu teksoshek chebo korik chebo serikali anan teksoshek Che korik cheking'oten ng'otutik biik ole oo kora kobendi komosta nebo Mombasa a

Olon chengei kampunisiek Che Chang en emoni chito ne yachin boisiet Anan chito nemache kesir boisiet kotebse abakora Ole kiit en somanet ak kole tindoi ngomnatet netian en boisiet ne mokyingei icheget kimoche kenai kele ndakisire chito koimuch koyaita ano boisiet Anan kosuldaen boisiet ne kagigochi nda yon a miten achenge boisiet ab aldaishet ak ketebenan bik Che ko some boisiet agobo Ole kiait en somanet ak kenyisiek Che kirayai boisionoto asikimuch kesiran boisiet aborchini icheget kartasisyek Che bo somanenyun chebo boisiet nebo aldaishet ak aarorchi ichek agobo komoswek Che kirayaen boisiet en yoton koimuch koger kole anan ko chengwon boisiet ne Imuch kogon asikobit koger angot ko Iman tuguk Che kamwochi

Bik oleo en emetab nebo Kenya Anan mengik chebo komoswek Che terter chebo emoni ko tindoi kasarwek Che terter icheget Che igoitoen konunotoikik, konu en abakora kigochin chito ne kayai anan ne kakisuldaen boisiet ne kararan konunotoikik ko iboiboi chito ne kagigochi ak kochere inendet koyai boisiet konunotoikik en abakora ko en sukulisiek kigochin lagok chon kosiryo asikobit kocher icheget koyai komie en somanenywan noton ii ko kikoipchi lagok en sukulisiek kogilgei komoswek alak kora Che Imuch kokoitoen konunotoikik ko olon kotore chito boisiet ago nyone kamunget ko Imuch kigochi konunotoikik en abakora en igorwek keboisien kigoito konunotoikik mising ko en kwenut ab tilianutik

En emet nebo kenya ko kikoyay boishet ne oo kanisoshek chebo emoniton bo kenya kanisoshek ole oo kotindoi kondoik che indochin ichek. En kanisoshek che terter en emet nebo kenya ko kondoik ko choton ko che ribik chebo kanisoshek ana ko icheget Che gere kole konyor biik ngoliot anan kochere biik kole kitepto ano. Kandoikap kanisa kosuldoen boisionik che uu chebo kwomdeji biik logoywek che uu chebo pounotet nebo kipsengwet ak tabanutan noton koraa ko omdo kaliet koityi biik che terter en emet nebo kenya missing ko en komoswek che momiten kalyet toreti koraa serkali en ngalek che uu chebo kocher biik en emet kosuldaen boisionik chebo bandap taa, kandoikap kanisa koraa ko icheget Che indochin soutik olon keboiboienyin igorwek che terter en emetab kenya

En araraiywek chemiten en emet nebo kenya komiten ororoywek anan oinoshek che kenomen injirenik ak komiten che motindo njirenik. Miten tuguk che yoe oinoshek chuton koburen njirenik akomiten che yoe koraa oinoshek che motindo njirenik komomiten njirenik. Angenge en araraita nekinemunen njirenik ko nebo victoria. Oinoni ko kararan en konemunet nebo njirenik chechang en emet nebo kenya amun motindo oinoni chumbik teben njirenik oinet neuu ni amun motindo chumbik noton ne kigoyay oinet anan araraita nebo victoria koik komosta nebunu njirenik chechang kit age nekiyay kouu noton ko amun miten minutik che kirut en kwenutab beek che oome njirenik choton ko kigoyay komeny njirenik chechang oinoniton bo victoria ak koraa kararan amun woo komuch komeny njirenik

En ngalek chebo bolatet en emet nebo Kenya ko en abakora angoriktote keyai lewenisiet en kenyisiek Che terter mising ko en kenyisiek Che kikobata ak Che ta kobwanei ko olon riktote kebir kura ko tau kandoik ab bolatet boisienywan nebo ko somot kiraisiek kobun bik Che terter chebo emoni ak alak en ichek ko tindoi kasubet neo en komosta nebo lumeek amune en noto ko bik Che bo lumeek en kasarwek Che Chang ko ki kenai ichek kechome ngalek chebo kopingan serkalit en betusiek Che Chang ak noton amune angoit lewenisiet kogoikoe bik koba komosato amun ingen kole nyoru tiet neo kobun bichoton ago bichu kotindoi kimnatet nebo kowal ngalek chebo bolatet en emoni noton amune si kochome bik lumeek

Emet nebo Kenya kongeten angonyor bounatet kobun kiplelachek ko ki kowalak mising atebet nebo Ole kindochindo emet mising ko walutik choton chebo katiba kikowalange katiba kongeten kenyisiek Che kibo ko kakinam kandoinatet agoi en inguni kitokoboisien emet nebo Kenya katiba nekitai nekibo bik Chebo kiplelachek kobaten kingoit kenyitab 2010 ko ki inam bik konam kotoi kowal Ole teptoi katiba nebo emet nebo Kenya ki inam katiba inoto nebo kenyitab elipusiek aeng ak taman koker kole katoi serkalisiek aeng serkalit noton nebo kaunti ak serkalit neo amune neo asi keyai kou noton ko serkalit nebo kaunti ko ko tau asikobit koityi mengik boisionik chebo bandap tai Che kimokomiten en serkalit nekitai

Bik Oleo en emet nebo Kenya kota kibaorinjin uinwek Che ibu koroito anan miando nebo ukimwi angonam chito mianito ko korom mising amun motindo kanyaet anan kerichek Che kinyaen mianito ukimwi ko millet kot mising en kapchi Che toche rabisiek Che miten ngwony amun mokyingei chito anan kapchi rabisiek Che miten barak asikekeren kele ko kokiriben chito ne tindoi miondo noton nebo ukimwi tuguk anan ribet ne mokyingei chito ne tindoi ukimwi kobo barak kot mising ki mokyingei rabisiek Che kialen Che kitoreten Kityo kotokosob chito kobaten mainyoe ak kemokyinige tuguk alak Cheu amitwogik Che kiriben inendet ko yoe kouit mising anan kokewelit en bik Che toche rabisiek Che miten ngwony amun maimuche ge en tuguk Che Chang noton ko to ko korom mising

Emet nebo Kenya ko agenge emotinwek chebo Africa Che chome kiprutoinik korutechi mising ko kiprutoinik Che ngeten emotinwek chebo sang emet nebo Kenya kotindoi komoswek choton Che rutechin kiprutoinik chechang mising koruteu kiprutoinik konyo kogere tiongik Che miten en emonito bo Kenya alak en tiongichuto ko mamiten alak chebo Africa tiongichuto Che ruteu kiprutoinik koger ko cheu chebo ngetundo miten belek ak cheplangok ak tiongik alak Che miten en mbugosiek chebo tiongik Che momiten en emotinwek alak emet nebo Kenya kora ko naat ne kararan en atepto nebo koristo burgei mising en komoswek Che echen chebo kenya ak mou emotinwek Che koitit alak Che miten en Africa

Ole Imuch amwaita Ole u kandoinatetab emoni kongeten angodochi ge emetab Kenya ko agoi inguni ko kandoik muut ak inendet boyot Arap Moi ko ki kandoindet nebo aeng kondochi emet nebo Kenya kisuldaen inendet boisionik choton Che terter en emet nebo Kenya kitelelen serkalinyin tuguk somok choton Che echen chebo kalyet ak kibagenge ak ngalek chebo chomiet chuto ko tuguk Che kiibwote inendet kole nyolu ko yoe emet asikobit kwo tai en boisionikyik chebo kandoinatet kora en serkalit nebo Arap Moi ko kitoi sukulisiek Che kiguren Harambe ak kitoret ketech sukulisiek en emet nebo Kenya kigochin kora toret nebo chego lagok ak kotoret kotoi komoswek choton Che kiminen chaik en komoswek Oleo en emetab Kenya

Kabatik Ole oo en emet nebo Kenya ko kikotoi icheget kotuyosyek chebo kabatik Che toreti icheget kosuldaen boisienywan nebo kabatisiet amune si kotoi kabatik kotuyosiechuto ko si kotoret icheget kongolsechi en tuguk Che terter Cheu alyet nebo rurutikwak ak tuguk Che kiboisien en mbarenik cheu katoldoleywek ak keswek Che kimine icheget en mbarenik kwak alak en katuyosiechoto chebo kabatik ko Che chengjin icheget ndonyoisiek Che kialdaen rurutik ak katuyosiechoto kora kabatik tuguk Che kororon anan keswek Che kororon Che boisien en mbarenik kwak en ngalek Che chebo kabatisiet komosta nebo horn of Africa ko naat en ngalekab kabatisiet ak komondoi amitwogik koba komoswek Che Chang en emet nebo Kenya

Serikalitab Kenya kwanza ko kikotoret mising' korekunen oliet noton nebo mbolea en emet nebo Kenya noton ko kikotoret kabotik ole oo mising' chekimokoityin interchange mbolea ii chuton kabotik ole oo en inguni koimuuch kanyorchigei mbolea en oliet neityin icheget angekerchin ak kasarta nekibo tai nekimitein barak kot mising' oliet nebo mbolea en teset noton nebo mbolea en emet nebo Kenya ko kikotoret koker kole marorun mbolea kororchin temik cheminei minutik cheterter en emet nebo Kenya ak kikotoret noton kosuldaen kabotik ole oo boishenywan nebo kabotishet eng' nguni ko kikobosok oliet nebo bandek ako kikonyo ng'wony amun en walutiet noton nebo mbolea che kikochang'a en emetab

En emet nebo Kenya kotindoi kandoindet ne indojin biik chebo emet nebo Kenya ak en noton kora komiten kandoindet nebo biik chepingoni serikali noton ko naat ko nekonyitot Raila Odinga inendet ko kandoindet ne tononat eng' chepingoni serikalit amun miten boishonik che anan kosuldaen serikalit che miten taban en ng'otutik ko toreti biikab Kenya kong'ololsejin inendet asikobit ko makinyanyasan en tuguk ole oo kikotoret inendet kora ko ng'olseji biik che kinyolile mising' ko che isuldaen boishonik chebo koib walet en emet nebo Kenya Raila Odinga ko kikonaak kot mising' en kopingoni boishonik choton chemakoron cheu chebo oyosoya ak boishonik alak chechang' Che isuldoen serikalit cheu boishet neya chebo rapishek chebo

Tiongik chebo kipkaa anan chebo timin chebo komonut missing en emet nebo kenya amun choton ii che imutu kiprutoinik en emotinwek che terter kobwaa emet nebo kenya ak angobwaa kouu noton konyorunen emetab kenya kelchin nebo aisirut nekiteben icheget asikochomji koger tiongik choton chebo timin, miten ele muche otoretito en ribsetab tiongikab timin missing ko en ateboshek chebo kipkaa. Nyoluu keger kele makibar tiongik choton ak keeten biik chon bendii loget kobaa kobar tiongichu, ortinwek alak chemuch keriben tiongikab timin ko keger kelee kokirib osnoshek chemiten en emoniton bo Kenya amun yoton ole teben tiongikab timin, angot kengem osnoshek kobendi kobestos tiongikab timin ak komuch koraa komeyo

Akenge en mionwokik chenootin anan chekoromen en kasari kimiten en inguni ko miondo noton nebo eset anan kikuren kora miondo nebo malaria, mioni koibu tiondo ne ingosus biik konomndo biik miondo tiondo nekekuren umb, tionyiton komenye mising en komoswek che urotin anan ko elekiteremenge beek, angosus biik tionyiton ko inomndo biik mioniton bo malaria ak kokorom mioni amun en kosorwek alak koimuch komian chito kokakee, kararan ngesib kechikil mioniton bo umbu ak kesor sobonwek, eleimuch ketoretito kewonda miondo nebo malaria ko keker kelee kakibe sipitali sikobit kerutech chebo mionoton ak kechengyike kora netishek chekirwen asikobit kotoret koter karetaetabke nebo tiongi chuton, kiit akee kora konyolu koiser beek chon kiterem en karibu korik.

En bik Che boisye en komoswek Che kipimonen korotik Anan takitariek chon bimoni korotik en bik ango ker kole kasikyi chito miando nebo okimu konyolu koger kole kangolchi inendet agobo Ole Imuch ko sopto en sobenyin ando yon ane ne bimoni korotik ak tiet en oret ne kakisikyi chito en kutik chebo okimu ko Imuch aarorchi Ole tot kosopto inendet motin kotindoi kutichoto nyolu ager ale kolenji inendet koam amitwogik choton Che ribe bortanyin ak kostoenge tuguk Che imuch kongem Ole soptoi inendet nyolu en chito neu ni koger kanyor ribset mising kobun tilyonutikyik en ngalek chebo rabisiek Che aalen kerichek Che ki lugui ak Che alen amitwogik Che ame

Miten kamanutik chebo keger kele kakichanjan chito motin kotindoi koristo noton nebo taman ak sogol amune si kechanjan chito ko andatokonyone kogeny koristab taman ak sogol maimuch konyo konam chichoto amun borto kimnatet ne Imuch kokirinda korisoton en kasarwek Che ki kait miando nebo koristab taman ak sogol ko kisuldaen serkali boisiet nebo koger kole kachanjan bik mising ko Che kagoyosekitun mwaat kole mianito bo koristab taman ak sogol koneneti mising bik Che kagoyosekitun Ak icheget chon Tam kotindoi mianwogik ko angechanjan bichuto kotoreti mising amun nyoru kimnatet nebo kokirinda mianito en kasarta age ne Imuch koto konyo bik chon konyor koristab taman ak sogol ko nyolu koger Kole matuyo icheget ak bik alak asikobit komanamda

En emetab nebo Kenya mising en komoswek chebo kanyoiset kogitoi komoswek chebo tililindo anan kanyaiset mising en bik Che kigoityi ngalek chebo Che kigoitoityi ngalekab koimutik chebo kabwatutik kigotoi emetab Kenya komoswek Che kitoreten kewegunen atebet mising ko en bik Che tindoi koimutichoto chebo kabwatutik kotigonet ne imuchi kigochi chito ko cheu chebo Ole nyolu ko sopto en sobenyin nebo atgan tugul en yoton kenyoru bik Che terter miten bik Che bune kaimutik Che boisien kerichek Che ibu bogitet ak alak en icheget ko ki konosto kabwatutik kosubge ak kaimutik Chebo sobet en yoton ko miten arorutik Che kikinde asi keker kele kokitoret bichoton asikobit kosob kou bik alak ak kewek atebenywan

Lokok chemengechen chengeten kenyishek kwak chon bo simet kokoit orowek taman ak oeng konyolu Keker kele kakichanchan icheket en kasarta non kosiche lakwet komiten kerichek chebo chanchanet chekikochin inendet asikopit kotoret kowonda mionwokik che imuch kobit. Bo komonut angechanchan lokok amun toreti kooda ana kokirinda mionwokik chon kotonome lakwet en kenyishek chebwone ana ankoetu lakwet. Alak en mionwokik chekikirindo ko cheu chebo polio cheyoe lakwet koik solomwet amun orunyi lakwet kelyek ak eunek ak komuch komotok kowendot lakwet ak koik solomwet . Alak ko cheu mionwokik chebo hippetitis choton konome lokok chekokoyechekitu. Kararan angechanchan toretii kokirindaa mionwokik chuton ak kosob lakwet tii.

En kosorwek chekimitei en nguni kobo kamanut en biik chebo Kenya konetgei boishonik chebo koker kole kapangan icheget sikishet ak en kerenyun abwote ale bo keljin koboishen icheget kerichek chetere sikishet en panganet nebo lakokwach en kasariton konyolu en biik chebo emoni koker kole kasich icheget kityo lakok che imuche korip amu kikwo barak oliet nebo sobet angesich lakok chechang' komanyoru ribet ne yome eng' ng'alek cheu chebo omitwokik ak ngoroik che iloche echeget ak tukuk alak chechang' che imuche komokchingei icheget kotoreten gei konyolu anyun en sikik koker kole koboishen kerichek cheteren sikishet asikobit koker kole kasich kityo icheget lakok che imuche korip ak konet kora biik kamanutyet

Eng kosorwek chon isuldaen biik tekset nebo korik kwach mising ko eng taonishek cheechen chebo emoni konyolu koker kole kacheng icheket chito netindoi ng'omnotet nekararan akokuytos akobo ng'alek chebo teksoshek che echen kararan angesuldae boishet nebo ketech koot en oret nekararan olon kitechei koot konyolu keker kele kakichop komie tounet nebo koot asikobit komaimuchi kongeman eng betushek chebuone en kerenyun akobo lokoiwek akobo inatut nekororokto kikoip mising asenet eng chito nebo koot ak kora biik che konyor nyasutionoton konyor biik nyosutiet kosupkei ak inatut nekororokto amun kimakitech komie inatut noton akonyolu eng kasorwek alak olon kitechei korik keker kele kakichop komie inatushek.

Bo komonut neo kot mising korik Che mengech anan korik Che ketoreten ge amun olon miten korichuto ko maimuch komurit bik komoswek cheu osnosiek anan keberberwek alak tugul chebo emet angechob korik Che ki toretengei ko kirinda anan kobos kanamdaet ab mianwogik Chebo bek angotoreten ge bik oleu osnosiek ko en kasarta nebo Ropta komuch konyo koundo Ropta simdo noton nemiten osnosiek kotokyi ainosiek ko angoboisie bik be choton chebo oinet Che koiyomoge ak simdo ko noton netou koree mianwogik chebo bek nyolu en Bik koger kole katech korik choton Che kitoreten ge asikobit kobos ngalekab mianwogik ab Bek ak nyolu en bik koger kole kayoo bek kochumukoso asi koboisien

Oloon kisuldoen boishet noton nebo konetisyeet mising ko en mwalimuek en sugulishek kotindo saisiek chegigobangan icheget iih kogeer kole nyolu kosuldaen boishet nebo konetisheet, alaak iih kochome saisisek chebo kongeteen sait oeng nebo subui amuun ibwote kole sait noton iih kotogomiten komyee okiliit nebo lakweek ak komuch koguyoo tuguuk chegoginete icheget, ko en konetik alak komwoe kole sait agetugul negagineet lakweet iih komuch koguyoo ago mogele miten sait neguitoss tuguuk, en anee ochome onetiss sait lo amuun iih sait noton iih ko kotokwomisye lagook ago imuch koguyoo icheget iih tuguk cheginete amuun biongsotiin, angobiyo lagook iih ko ebeit kogose tuguk cheginete icheget.

En kokwenyun ko terter kosorwek cherutechin biik chepkerichot tiengei kele ui ne atepto nebo emet miten kasorwek che anan komong' miyonwek cheterter chenome biik ole oo en kokwet ko choton cheyoei biik korutechi chepkerichot en kila arawa biik cherutechin chepkerichot ko lekit koitetoi taman kotingei kele ka miyondo ainon ne komong' ak en age kora ko matachang' biik cherutoi kobendi komosta nebo chepkerichot kobaten chenjingei icheget kerichek en sipitalishek choton chebo boror biik chebendi chepkerichinik ko chon miten ng'weny kamugenywan nebo rapishek ko kere kole kacheng'chigei icheget chepkerichot ne imuch kokochin kerichek chebo kaa en age komuch kotoret biik bichuton amun kiitchin

lagook chemengechen anan iih chererook, konyolu keger kele kagichanchan icheget en kasarta nebo kongeten kogagisch ak ngoechegitu icheget, miten katook cheterter chegerute lagook chemengechen kongeten kasarta ne kisische icheget iiih agoi kasarta netore icheget chanchanet nywaan en orowek taman ak oeng, katet ne abagora kerute lagoook konebo polio anan noto negirute lagok en euut, toreti noton kogirinda myonweek cheimuch konam lakweet choton koimuch koaruny kelyeek anan eunek ak koyaai lakweet koek solomweet, ko toreti kataa niton kogirinda tuguuk cheuu choton ak kosob lakweet en chametab kee nebo bortonyin kouu lagook alak.